Ore ena bae naa aitedemu opa ara enkiti ayoni, atii sukuul. Naa ore apa atii sukuul, naa oltuala orikoo iyook ajo kanyoo eishaakino nekiash, terishata pooki natooshoki ilo tuala. Neaku aitedemu oleng, nopakata atii sukuul naa isulualini kuna doropi kinchop amu kira naa opa inkutiti ayiok. Naa sidai opa ina siai oleng amu kining'u ilmwalimuni lang oleng, netonyua aisho iyook olkuak le nkanyit naa ninye otareto yook omatabau enekitii saai. Neaku ore ena siai tepokiwueji, naa esiai sidai oleng, naishaakino neng'amu pooki ng'ai nenyoki ajo kereti ashu kerewi dukuya tenkoitoi naishaakino. Neisomi inkera pookin, ilayiok o ntoyie meinoto pookin enkisoma pewuonu aaku ilarikok, neret ate, neret sii intoiwuo nena naisoma ninche. Neaku aisidai ena siai oleng, naa keton ake etii indamunot aine.

Ore ena siai naa aisidai oleng temurua ang, amu esiai enkiremore ena o ntokitik naamiri netumi iropiani. Kore ele shani, naa keji olkahawa, naa keuni olkahawa neisho nebulu nesapuku, nenap kulo ng'anayio lenyena. Ore ake peoku, newuoi akesu, ore ake pee indip atekesu kulo ng'anayio, nilo aitaar enkolong, metoito. Ore pee etoyu, newuonuni neipimi ilkiloi loata, piitumoki, peetumokini aigero ajo ilkiloi aja eata ena aitubulu ino. Naa ninche eitumiai enkolong nawuonuni alakisho. Neaku ore ena siai teneiyeu nitum ilkiloi kumok oleng, naa teneintobir emukunda ino oleng, niakikisha ajo itipika embolea ena anji organic fertilizer metaa kubulu kunaa, ele kahawa oleng, nenap ilng'anayio kumok, loata ilkiloi kumok. Naa sidai ena siai amu ata imitii esiai e serkali naa kiret inoto iropiani nimbung'i enkang' ino o school fees.

Ore esiai enkiremore tenakata neibelekenye amu ore apa toolookakuyia lang naa enchan apa ninche ereshu mpe etumoki atun ndaiki toolchampai lenye. naa ore apa ina elelek etii erishata olameyu oodo oleng nalau ndaiki naanyae nenyamalu iltunganak oleng. kake ore tenakata neitegeni iltunganak oleng, mookure ereshu iltunganak enchan pee etumoki aatun indaikin enye ,keturuni enkare ashu eitumiyia irpaipi neyietuni enkare mpaka emukunta nepiki irpaipi enetiu nena daiki naatuunoki ,neeku ore ake toosai enkakenya ashu toosai enteipa nebukukoni Kuna aitubulu enkare netum ninche atubulu meeta enyamali neeku ore ena siai naa eisidai oleng tesiai eripoto oondaikin tolmareita tenebo sii olosho muj lekenya.

Ore ena siai naa aitadamu ara enkerai esukul naa ore apa ara enkerai esukul naa keponu lashumpa oinguaa enkop eboo ,neponu sukuulini enkopang naa keyau mbukui ,nayau irankin oitumiya nkera tesukul neponu airorie yiok naa kiro ninche kingeresa nikiro yiok swahili kake keetae apa oltungani oibelekeny enkutuk. neeku ore eponu ninche naa kidimi aataret sukul neret nkera ,elelek elaaki ropiyiani esukul ashu einyangaki nkilani esukul ,elelek sii eshet sukul .neeku ore ena siai naa esiai sidai natareto olosho aisul olosho lormasai enaasa ninye Kuna kwapi narishita olale loongwesin anaa maasai mara tenebo ooamboseli neeku ore ena siai kadamu oleng amu aatareto nanu ara enkerai esukul amu kanoto olashumpai laatareto.

Ore oshi eunoto orkeek naa e,bae etipat oleng ,naa ore oshi temurua ang naa ore ake pooki rishata natii enchan naa kelo pooki ngae aun irkeek amu enetipat tesiai ormanyera amu esaidia oleng tesiai enchan ore ake eweji netuunieki irkeek naa eshaa pooki rishata ,ore ake pee eku metii irkeek naa kenyamalu emurua amu kelotu olameyu naa kelo aar ongwesin pooki nelau ndaikin neleu siininche iltunganak daiki neeku kelauni enkare naok nkishu tenebo wenkare naitumiya iltunganak ,neeku ore teneweji naa kegirae aun irkeek naa kegirae aitumiyia enkare naingua enkae weji amu kelio ajo metii enkare eneweji ,naa keidimayu naaji nibelekenyi emurua naa orpurkel neuni irkeek nibelekenyi metaa emurua sidai pooki rishata ,nimitoki aanyamalu ichoo enye neeku eisidai ena siai oleng naa kishaakino ake nelo pooki ngae aas ele kasi.

Ore embaye naijio ena naa embaye etipat oleng' amu sidai teneuni indaiki, naa ore eunitoi nena daiki naa keishiakino neng'asi areten emukunta oleng' neitobiri irmutaroni lopuoi apik enkare tenelo metaa neeku metii enchan naa ore ake peidipi neuni nena daiki alafu kore erishata nemetii enchan neyasi entoki naji irrigation aapik enkare meima kulo mutaroni peetum ainoto kuna aitubulu pookin naa kore ena keretisho ashu kenetipat amu eh i saidia metaa ketii endaa te poki rishata metaa melai akata endaa tolmareita. naa ore kuna daiki naa kepuoi sii aaku emiri netumi iropiani kore lelo ang'eni loas ele kasi naa kelaki sininche netum sininche iropiani neeku ore tenewueji kumok iltung'anak lopuwo atum faida tenewueji ketum olopeny emukunta netum lelo ang'eni loota ena ng'eno tenebo lelo tung'anak oasisho te kulo shambai.

Ore olairemoni, naa kanyor esiai enye oleng' amu teneme ninche anaata emikitum indaiki nekinya. Neaku ore ena siai naa esiai e tipat oleng' a ninye naibung'ita olosho lang' le Kenya. Naa ninye sii nagira aibung' uchumi e nkop ang'. Amu ore elo oltung'ani airemisho neun indaiki, naa kenyai kuna daiki tolmarei lenye, naa keitokini sii amir, netumi iropiani nadung'ieki kulie tana anaa elaata e school fees tenebo sii enkinyang'ata o ndaiki olduka ashu tenepuoi ainyang'aki inkera inkilani. Kore iropiani natumi tene emiri indaiki, naa keitokini sii ainyang'unye embegu naitokini aun te mukunda. Neaku ore eneasita ele moruo, egira areten emukunda enye pee etumoki atuuno inkaitubulu ashu indaiki enyena pee etum ninche aoto oleng' amu meata ina mukunda olchafu. Naa ina eyeuta enturore pookin.

Ore entoki nalotu indamunot, naa osomit sapuk oleng tenadol enkop sidai inchi teneaku egira aya engare inkulukuok, terishata enchan. Naa enkop ena olameyu, olpurkel naa metii enchan, kake ore pee esha enkiti shan, neitanyamail iltung'ana lina kop. Neaku ore entoki naasita kulo tung'ana tenewueji naa embae sidai, apik ilkeek ootoito nena gumot, pee etumoki aibooi inkulukuok mincho eya engare. Eitodolu ajo kenyor kulo tung'ana enkop enye oleng o naa olpurkel ninche etii. Naa keisho yook ena metaa nekinyorru enkop nekitii, nekirip enkop ang' amu ninye apa eishooki iyook pee kitum airitayie inkishu ang' nekitumia tesiai enkiremore, nekiwuonu sii aing'uaki inkera ang pee ewuonu siininche aretie ate. Neaku ore pooki toki nekinchooki oltung'ani, naa eishaakino nirip oleng, minjo ake einyal enkare anaa enkijape.

Ore embae nagira aasa tenewueji, naa esiai eramatare o nkishu. Ore kuna kishu, naa eitodolu ajo egirai aboloo pewuo ninche adaa, naa keitodolu sii amu ore pee isipu kuna kishu naa kelio ajo menyamal kuna kishu amu eata ninche biotisho sidai oleng. Naa ore siininye ele airitani lenye, naa keshipa siininye oleng naa keutu ajo enetipat inkishu tenkishui oltung'ani. Neaku eishakino nekiramat inkishu nekirip amu ninche naret iyook too ntokitin nemekiata ashu too mbaa pookin akeyie nekisiligu tedukuya iyook. Neaku ore naa eninko naa pe iramat, naa teneing'uraki inkujit, nincho ilkeek nena namoyia, nilo naa aing'uraa nena pookin nayeuta eramatare. Neaku matonyor ake pookin inkishu, amu ninche opa ishoo yook Enkai.